Nga't ma tiyo tijni, nyaka bed nga't onge'yo somo, onge'o ndiko ne wach komputa nga't ma kia ndiko, kia somo ok nyal tiyogo nyako bet nga't moro mo othie school mosomo tiyogi komputua, ne wach koputa nyalo kethore to okia loso kasto nyaka bet ni gik maduarore en stima, stima ka onge to ok ginyal tiyo gi komputa ne wach en gima tiyo gi stima be, nga'to nyaka bed nga'ma osomo ma othie school mongeo ndiko

Aneno ka nyithindo ipuonjo, ipuonjo gi oko gi loso yien obedo kom ma gi bete, aneno ka moko gi rwako lweni ma opogore opogore, chal ni gi onge klas ma inya puonj gi e.Aneno ka jauonj ni mbele kucho puonjo gi, to moro be aneno ka ni gi kore nono oonge nanga aneno ka gin gi buge chal ni kae nyithindo gi sandre ahinya ,onge klas ma gi some, to onge kom ma gi bete nikech gi bet e kede ma olos alosa japuonj to aneno ka puonjo mbele kucho oloso kar ndiko e nini, e yien.

Aneno ka nyithindo gi ma gi nyithi skul ipuonjo puonjre sa ni ni gi yore mang'eny mag somo, nyithindo nya somo e sim nyithindo nya somo kata gi gik ma gi timo kaka ywecho, tedo sa ni somo opogore ndiko be gi ndiko to be ok gi ndik mang'eny tinde gi tedo, gi lwoko sende, gi ywecho, ing'iyo kaka ng'ato nya tiyo ma ber okel somo ma nyien kaito aneno ka gi tiyo gi simo e somo nyithindo ma tindo tiyo gi simo e somo. Somo ma chon opogore gi somo ma sani .

Tijn i miyo mon bedo gi gi ma gi nya timo, chon ing'eyo ni mon ne bet a beda onge gi ma gi timo gi bet abeda, tij gi ne en nyuolo nyithindo gi rito nyithindo. To tinde mon ni gi tich ma nya timo mon nya timo tich moro amora. kae aneno ka gi chokre mon lilo chal ni gi tiyo tich mar kata gin e bura, bura ku ma gi gole pesa ng'ato nya golo kata chiemo, bura nya bedo bura ma gi gole pesa kasto bang'e ka pesa ose gik, pesa ma rom ka mae to gi pogre. Kamano kaka tinde mon tiyo kata mae nya bedo ni gi puonjre gik moko.

Gimatimre gimatimre kae mae kuma nga'to nyalo golo pesa, ogolo pesa e simu obet godo e lwete. Kae en kuna iuse line mar simu. Kae en kuma ng'ato nyalo keto pesa e simu. To kae e kuma ng'ato nyalo nyiew kata simu kanitie to onya nyiew line mar simu to onya onyalo golo pesa e simu kodwa golo to be onya keto e simu kodwa keto. Ema omiyo ilwonge ni Mpesa nigi tije mang'eny ahinya, nga'to nya keto pesa nga'to nya golo pesa ngato nya nyiew line mar simu kanyo. Ng'ato nya ng'ato nya kata dhi mondo okonye ko oro pesa e namba ma ok onego o ore.

Tijni en tich ma ber ahinya en kod nengo ne wach chudo ne ber, tijni ng'at ma tiye ichulo ma ber. To ko ochule to pesa ma ochule no onyalo chako go ohala, ohala mar yawo duka, ohala mar yawo kata stall mar uso alot yawo kata hotel ku ma ji chieme. Tijni ji ohere niwach ok en tich moro ma tek ahinya, en tich moro ma yot to ng'at ma tiye nyaka bed ngat moro ma osomo, ong'eyo ndiko to ong'eyo wuoyo gi ji, tijni ng'at ma kia wuoyo loso gi ji ok nyal tiye ne wach nyaka obed ng'at moro ma ong'eyo loso gi ji e ka ji nya biro mang'eny.

Aneno maua, maua ni ng'ato e ma opidhe to maua ni ng'ato nyalo tiyo go kata inya ter e kanisa kata inya ter gi e chiro, ko oter gi e chiro to ng'ato nya ng'iewo inya usgi e to sa ma ng'ato timo arus to inya ti kod gi mondo onen ma ber, kata ng'ato nya tiyo go e ot mondo ot onen ma ber, e kanisa mondo kanisa obed onen ma ber.

Aneno Raila Amolo Odinga to, Raila Amolo Odinga en nathi, Jaramogi Oginga, en gi nengo ahinya newach Raila osekonyo piny mar Kenya ahinya. Kendo jii ohere, newach gik mosetimo ne Kenya, tosebedo kochung' mondo obed mondo obed jatelo tok oyud ga newach samoro i i ikwale um